En ireu inginon igere Kole korobon robta neon mising akoyai kobit maranet koyai minutik chikakimin en yu konyi bek akomatakorut ako kit nekiyae koyache ketaret kechop gabions sikotaret en tai yoton AK yerob robta Age komakoyakse kit neuni